Olen karit nekimuten biik chemiondos ko chang korotwek chemi yotet anan chang kerichek chemiten en kila ak kila cheimuche kotoret nekomioni yoon kimuti kwoo sipitali, kiit akenge netam komii en karinotet ko onit ak sitimet anan maat nemiten en barakiat, onitet kotoreti biik alak chemi barabara alak chekete karishek en barabara konai kolee karit nenyone kesikyi nabas amun chito nemuti komoche koit sipitali en chepchepinwek chemi barak, kiit akee kora nemiten karinotet oriit ko tukuk cheuu kerichek anan tukuk cheu bamba cheyoe cheikochin boishet chito nekomioni yoon konye kibakimut kwo sipitalit nekokikonyen, toreti chutet imuch kotonosi ingele kokakieb chito kotonosie korotik kerichechutet simaba korotik mising en chito nekomioni, yekakemwa kitandet ak onit komii tukuk alak kora taban yoon cheu ngechero, mii tukuk alak.

Koron kit aenge sakoisiek chemiten en emooni nyon bo Kenya ko chang kot missing. Agetugul en Sako ichotet ih , ko tinye banganutikuak anan tinye magutik kuak cheter ak cheter asikobit ko yeina kobakerichistan chito nega mbia akokoita tuguk chotet kobaru kole inee kotindo chamchinet koek agenge en sakoinato . Oleoo en Sako chechang ih koyache igoite kit neuu kipandet yoche itinye kora

Real Estate Investment Trusts ko kampunit neoo neindochin boisionik chechang en emet ab Kenya ana sait ake ko kikoyaptagee baka ngwony mzima Real Estate Investment Trusts en kutit ab chumbek komineni Real Estate Investment Trusts ako tinye bongonitik cheterter ana boisionik cheterter cheikochin icheket biik chekonoren rapinik kora. Boisietnywan missing ko kikoyaptagee en komostab teksetab korik miten kora tuguk cheu karisiek anan ikoitoo loan icheket sikobit kong'et kotesetai mung'aret ak itya koib tuguk kwak chekikokonin inamen mung'aret en mutyo mutyo. Chii aketugul nekinde rapinik kyik kampunit nitet ih konyoru chepkondok en olon bo kila arawet ako mo chepkondok chetuten inei ininde konorwet ng'ung nitet ih konyumnyum missing ako kararan, imuch ial kiy en kampunit nitet ih ako yeitya yekeinyoru anq yekeimokoren soiti kokochin chomchinet kora chii aketugul koalda tuguk choton ana kochenjenji chito age tuguk choton. Icheket koboisien tuguk chekikuren shares ako imuch ial tuguk chutet en

National social security fund ko aenge en kampunisiek anan kampunit noto netononchin serkali nekasit nyuan ih ko Kroger kole chi agetugul nemiboisiet ngo serkali anan kobaisietab chi ih anan ko boisiet agetugul ketile rabinik akonde , akondechi chitugul konorwet nyuan ih si yait kua chichi kobokomuny anan yekaba kenyisiek kora barak Olin Yoon makomiche koyai kasit ih , koname konyoru rabinik chukigatil en kasarta nekimii kobaishe. Bo kamanut missing rabinik chu ngamuun ih oleoo en bik chechang anan kiboitinik tugul ih ko yoon kakoit kenyisiek kwa kamung'et ih komatinye rabinik, ko tareti nitet siyeite chito kamung'et ih kicherchi ranichu, sirichistange ieku membayaat anan ieku aenge en bik che tinye kelchin en National social security fund koyache kong'et atiboishei en sirkali ko sikalit icheket cheliboni rabinik aitia kasit neng'ung ih koyache irechistan.

oinnoni bo Tana ko oinet neoo anan aenge en oinoshek cheechen en emoni nyonet bo kenya oinonitet kongeten emkwen emetab olimpo sentrol ako ngeten yekikuren abadare range tulwetab kenya malo kora en tulwetab kenya oinointet kotinye loindo anan koindo nepo bokol tisab kongeten yengeten akoi ye indo bokorongyin beekik ye kangongeten en emkwen nimpo Mt Kenya kwo kotokyikee komosto nepo cherongo oinonitet kokikotoret boishetab biik boishonik chepo biik en ortinwek chechang biik chemenye cherubeke ak oinonitet alak komine tuguk anan ko amitwokik kou nganuk alak kora ko kasit netesetaa en ireyu komi checheru samakinik ako ngocher samakinik ichek konyoru kelchin neoo mising en sopenwany imuch kobokwalda sikonyorchikee chepkondok oinoni kora konoton nekikiboishen kiyum beek asikenyr maaatab sitimet en olimpo masinga dam

Tom Mboya ko sukulit agenge en emet ab Kenya nekilenen sukulit ab barak anan university sukulit nitet ko boisionik kwak ana kosisiek kwak ih ko tamonwogik lo ak oeng, sukulit ni kenyorchin olin bo Homabay naat sukulit ni missing en ng'alek ab konetisiet sukulit ni kokitoko mornet agenge nebo university nebo Masinde Muliro lakini kiit kikochi kotononji gee en kenyit ab elipusiek oeng ak taman. Yon imoche inyorchigee anan yon kemoche icheng kosit ak ibeyai en sukulit nitet ko icheng'e en oret ab soet ak itya inyit fomit ne noton ikoitoi tuguk tugul kou koinutik kuk ak kosit notet nekemoche iyai. Yon kemoe itep tugun chechang kou inai akobo sugul ak kosisiek chemii en sugul ko imuch inyoru icheket en nambarinik ab simet anan imuch iboisien soet nebo email kora sinyoru

mbaretab migingo komiten bariit, miten barit Victoria. Nito kora komaginae kele ba emet ainon , ngo olimbo Kenya anan olimbo Uganda. Togomii bichu en ngusetabke mache agetugul konam kamasta neo, imbaranon nitet kotinye egaisiek elibusiek aeng. Ago mung'arosiek chetesetai en yu ko en inei ko mung'aretab samakinik ngamun bichu ko kimiten barit kwenet ko icheket ih . Ko mung'aret netesetai en yu ko Chang missing. Ak kora ingeker historia chebo imbarani ko biik chekibo imbarani ko kibo emetab Kenya. Imbaranibo migingo kora icheket komatinye tuguk cheuu paraparosiek ih akoth stimok, nikato sitimet kobaishien cheneretaishek. Icheket kora komatinye tuguk cheuu sugulisiek icheket. Emonotet anan imbaret nebo migingo ko Cham giityin komi komasta nebo migori . Eleo en bik chemenye yundet ko chaluo.

Miten ng'oiyondit neoo missing ngikochi bichu masomonio kong'et kotononji tiong'ik alak tugul en emoni aenge en ng'oiyondit neoo missing ko maimuch ichek korib tiong'ik cheu belek ndamun icheket yeker beliot ih ako ngen kole kuinoik ab beliot kotinye chepkondok chechang missing imuch konyor sukumet nemokyingee rapinik chechang ak itya kobar neu beliot asibokoalda kuinoik kyik. Yetononji ireu bichotet ak kobore belek ko konu koimut missing inome emet komokonyoru bichono nyokosoitoo nyokolere belek asikonyorchigee biik chemenye olotet chepkondok kora, amokele non kityok bichu kora ko imuch konam kosyororchi tiong'ik alak chemiten en osnet miten tiong'ik ih cheu tuga choton kekuren soet ko bendo nywan koanyiny missing ko chichikan ih ko imuch yeker soet ih kobore soet kora sikoeny imuch akot koalda bendo anan kobokoam konome kobetos tiong'ik alak en emoni tai komokenyoru akot

Kit agenge en chii anan kipkosobe aketugul ko koker ak korip amitwogik cheome noton ndamun mii amitwogik che ngiam ko yeit kasarta ne kayosit chito konome kong'emose kebeberwek cheu muguleldo amitwogik cheu chotet mokilenen ot amitwogik tuguk cheu maiek ngoe chito maiek konome korotik kyik korwoe missing noton yeit ko kotinye kenyisiek chito chekachang'a ana yekosop chito kenyisiek chekachang'a konome muguleldonyin komoyoe kasit komie. Mokobire korotik koit kebeberwek tugul chebo borto, amitwogik kora cheoche kerib simachang'a en borto ko cheu mwanik ngonam mwanik kochang'a en borto konome kokere tikitik cheibe korotik en borto. Inyoru chichon netinye miondo neunon konome kotonue ndamun mii komoswek chemoityin korotik en borto inome kora kobwondos kelyek en chichon ih ndamun tikitik chemiten kelyek ih kokikonyik mwanik akokerak makokochin nafas

Mii kasarta en hoteli neimuch ko keilipan ako ikonye amitwogik akoibe sait neoo kotomo keibun amitwogik imuch kokokeutyenin, kitesetai kikochin biik alak amitwogik ko kit netaa en ireu ko yoche iwe komosta yekitoreten kastomaek anan itwekyi agenge en biik chetam kokoitoo amitwogik yekoitwekyi bichutet ko iteben anan iborchini rapinik chekokelipan ih ak itya tam koibote icheket kiy neu kartasit en hotelishiek chon echen, isirchi anan imwochi sikosir amitwogik chekimokyingee. Yeitya kasir ikany kasarta itep ndamun yan chang biik en hoteli komokoi imolugee kityon ak inam kisip keibun ak kebakach biik alak chon kakoit keny. Kit agenge kora yan tomo ilipan amitwogik kobo komonut missing itep ngomii amitwogik chotet sinam ilipan kosir inam ilipan ak kelenjin amitwogik chekelipan komii maa tomo koruryo anan kotiengee amuneisiek ko moikoitoo amitwogik choton. Kit nebo komonut kot itep

Ngonyorun kastomayat koketoreti kastomaek ako katil tikitit inendet ih ako kait ko kakoror tikitisiek chotet ko kit netaa neyoche imwochi kastomayatndani ko imwochi inendet anan ikochi komong'unet ilenji tikitit nekokatil inendet konyoru anan rapinik kyik chekoboisien kotilen tikitit non komakai koit kobetyo ak itya isom kora kasarta inendet ih imuch ikoi inendet kotobot kokonyin inam ikerchi koimutyet nyin bogee ako yekoimong'u en yon iwe ibeinyoru kandoik chetam kondochin komosotet bo tikititisiek ko ngandan kakonam koror tikitisiek ih ko olan tugul ih komatam kewekyin kastomayat rapinik, mii kartasit neyoche ketilchi kastomayat sikor ibokobarta en yekichuten anan yemiten tumdo ko yoche imwoi kandoik asikechengyi kastomayatndani neiboru kole tinye inendet chomchinet aketugul kochut yotet mii tumdo nekomii en betut notet ih anan atkoyoni kastomayat

Tinye koimutik chechang bichu cheoldoo kerichek en tugosiek anan ko sipitalisiek. Kit agenge ne koimutiet neoo missing en bichu ko kali kerichek imuch konyor kastomayat nekimokyingee kerichek koitya en tuget ng'ung ilenji kerichek chekile aoldoi beit nekile ko sait age ko kastomaek ih komayoni kere koun kokindechi barak missing beit non kere kouon kakiliposan kora chemonyolunot ako kit age ana koimutiet nebune bichu cheoldoo kerichek icheket komotinye chomchinet koalda kerichek tomo koba icheket konyor kit ana kartasit ana baruet nesirchin kele bichu kokikikoi chomchinet koalda kerichek noton kekeuren pamit inyoru kartasit non ko imokyinigee chepkondok chemii barak missing sinam kekonin chomchinet ialde kerichek chotet sait age kora ko anan ioldechi kastomayat kerichek ak chito nekoome kerichek chu keoldoi kosindan

Kampunit nitet nebo safaricom ingeker inei kokitoret me'ngik choton chebo icheket ih kotinye boisionik chechang kot missing aenge en baisionik kuak ih ko letaetab logoiwek anan anan Yoon imoche inyorchikee Kee chito ibirte simeet ih icheng chito nekaloo. Ko icheket ih ko kikotoret missing en ng'alekab letaetab logoiwek, kit age kora komi boisionik chegonu simmet ih chekikuren mpesa, anan ko oretab rabinik, ko kikonyumnyum icheket missing yekeboisiatio rabinik en kamastab soet, ki en keny kokikiagtaen rabinik olimbo bosta. Alakini nguni imuch ibaishen musuaknotetab kasari iakte rabinik, iaokchi chito neloo ih akonyor rabinik choton komenyoru kaimetabke kampunit nitet kora komi boisionik, toreti bik chon mamucheke konu chebkondok kotareti kipsomaninikwak cheterter kobokosoman. Isomeshani kong'eten olimbo secondary agoi sugulisiekab barak.

En emet anan ko ngwony tugul ko olekigoi ko chang kampunisiek chuton chubo muswongnotet ab kasari ako kikonyumnyum chutet missing sobetab kipkosobe aenge en oret nekikonyumnyumen bichu sobet ih ko oretab somanet nguni keng'ololi konyoru biik ana nyorchingee biik somanet en oliet nemii ng'weny missing koboisien muswongnotet ab kasari anan oret ab soet imuchi ngunon ko moyoche imii olin bo class sinai anan otuye ak mwalimuat ndeng'ung kobaten imuchi iboisien soet ak inetgee tuguk chechang ak chechang oret ab soet anan muswongnotet ab kasari kora kokitoret en komostab letaetab logoiwek kigoyaak niton missing en ketesiet anan ketesosiek cheter ak cheter cheboisien lugainik cheter ana che lugainik cheikuitos biik chebo yoton kora en oranitet kora kokikonyumnyum sobetab biik ngamun

Tugetab Carrefour ko agenge en tugosiek che echen cheikoitoo kora boisionik cheter ak cheter, yekibirwon simoit ak oker ole bo Carrefour anoe ole mii tuguk chekokaliban anan cheyoche keibwon ndamun en yetoretitoo kastomaek kwak icheket ih ko cham koyonjin kastomayat ih kolipan rapinik ak itya kosir tuguk chemokyingee kastomayat ndanotet ih ak iba kicherchi en tugosiek chutet kisubi listit ni kokasir kastomayat ko yekakotar kinam keibwon akobo tai koit yomenye kit age kora koyoche aarorchi bichu komosta yomii anan omenye kurget nambarit oinon kora. Kit neomokyinigee kora koyoche akochi bichu olenji omii komosta oinon ako komokyinigee tuguk chu en sait oinon. Miten kasarta age kora, imuch keal tuguk en tugani ako kit neu makatiat ako akonam koyait kotomo itar iam koyoni tuganitet iwekyi tuguk kwak

Miten tuguk che inial en tuyosiek cheechen ih, konamei koyachekitu. Kotomaitar tuguchutet inei ko tuguk cheuu chekiame. Ingelee kit neuu chego anan kit neuu magatiat. Ko Yoon koyait koroitet kotoma iam. Ingoyait magatiat kotoma iam ako kealen tuget neo lk kit nebo komanut missing ko iribe kartasit nongikonin Yoon kaislishe. Yoon itinye kartasit notet ih ako kit negoyait kora, koyache inam tukuk chotet aeng magatiat ndenon ak kartasit nigan akiwekte. yait tuget nitet, tuget neoo ibekoite en ng'echeret noton nekitoreten kastomaek anan nekikasen kastomaek ko ibokokere icheket akoyan kole yugakoker kartasit notet ih koyanib kole , ibaru notet kole tuguchutet koialen tugani. Akoi ye kichechento tuguchutet ih ko ibokoikotai kartasit non agomagomi rabinik chekoitai sigegonin , yegager kole koyait kit neuu magatiat ih kibakicherun ake en . Tuguk alak kora chegiwekta ko tuguk cheuu chego. Yoon iwektai chego ko lazima

Oleoo en mwalimu ko mait icheket koguyo kobaishien soet, yetaretito sirkali ko Chang oratuniek cheimuche koyai, serkalit ko bichuton kora , oret aenge yekimuche ketareten bichu ih , kium bichu akinaam kikochi kanetishietab koyai icheket ng'alekab soet en kasarta nekiten anan imuch sikobendi bichu Yoon kaba sugul anan Yoon kakiker sugul ih kobendii kasarta nyuan ibokonet tuguk chechang akoba soet anan sokat kora. Kit age yegitoretito bichu ko konaam koteshi rabinik serkali ko yakiteshi rabinik kuak ih konyorchige icheket rabinik cheyamatin missing cheimuche kobogo tareten ge ih kobogocheng'en ng'amnotet akoba muksuanatet anan akoba ng'amnotetab soet si yainete kowekse konyokonete kipsomaninik chechang tinye icheket ko tinye icheket ng'amnotet neyamaat. Kit age neimuch koyai serkalit agobo bichutet kora koyache komi anan yoche komi.

Miten tuguk inial en tuyosiek cheechen ih koname koyachegitu kotomaitar tuguchutet inei ko tuguk che kiame oleo. Ingelee kit neuu chego anan kit neuu magatiat. Ko yoon kayait koroitet kotoma iam magatiat ago kealen tuget neo. Ko kit nebo kamanut missing koirib kasartasit nangikonin Yoon kaislishe. Ko Yoon itinye kartasit notet ih , ago kit negoyait kora koyache inam tuguchutet aeng, magatiat ak kartasit nigan, aliwekte yait tuget nitet ih neoo ibekoite en ng'echeret nekitoreten kastomaek. Anan nekikasen kastomaek. Ibokokere icheket ih akoyan kole , yekaiker kartasit notet ih ibaru notet kole tuguchutet ko koialen tugani Ako yekicheche to toguchu ibekoitai kartasit notet ih Ako makomi rabinik chegoitoi segegonin, yekaiker kole koyait kit neuu magatiat ih kibakicherun age, tuguk all kora chegiwekta ko cheko, ko yoon iwektai chego ko lazima

Nekonyitot nekikuren Raila ko naat missing en bolotet en emonibo Kenya, inendet ko naat kot missing en kopingan serkalit. Kinam inendet ng'alek ab bolotet inendet kotokoming'in ndamun babanyin kora ko ki agenge en kandoik ab emoni. Ayonii ole ngemwaa iman kele tononot inendet kopingan serkalit ngamun en kenyisiek chekikosir kenyisiek nekit ang'wan anan ko somok kokimuche kotumtum serkalit nekimiten en chongindab biik nekitinye kora inendet ak komoloo konome kambaket icheket Gen Z ko kindochin kandoindonitet nekekuren Omollo. Tinye inendet kimnotet neoo missing en ng'alek ab bolotet ndamun ndo nguni kotonon inendet akomwaa ko anan kondochi biik cheu lakok chebo Gen Z kolenji ongeyai kole kotinye inendet kosubiik chechang en emet komugul ak olin bunu kora emet ab Kisumu. Koik kityo manyor

Miten atebosiek chebo choton chebo keny chetoreti ripsoni bo tiong'ik aenge ko en komostab otisiet en komostab otisiet ko kimiten en keny tiong'ik ih chukinge chukisoe biik chukibo keny ko noton nekochin icheket ih komatkobakewonat tiong'ik chuno ak kerip ngamun kiote icheket tiong'ik choton. Bichuton kora kokitinye kit nekikuren kitinye naet en keny kole tiong'ik chu choket koimuch kituiyen gee tugul ih anan kimuch kibur ih ak en oret nekile si maimuch konyokokon ng'emset anan simaimuch kong'et kipkosobe kobokong'em tiong'ik chutet ko naan niton missing ko kikochin biik kokosyin akomemy tugul ak tiong'ik komie komomii kiy nekakibar. En keny kora kokimiten tiong'ik chekin kotuiyo anan en sobetab biik ko ki tengek kebar noton kokiribe biik soito simanam kobarat biik tiong'ik. Kikikochin tegisto tiong'ik chotet ngamun yekakobar chito ko tinye tengekto. Tiong'ik kora en keny ih ko kikere kole aenge en kikere icheket tiong'ik kobo komonut

Sipitalit niton ko naat missing en ngwony komugul ako icheket ih konyoe mionwek cheter ak cheter. Yekinoe kele yekinoitoo kele kiim sipitalit ni aenge en tuguk cheikochin biik ko ng'et konai kole Kim sibitalit ni ko uui kenyor en ngwonduni tukul sipitalit neinyoe miondo noton nekikuren cancer anan miondab seriat ih ak kora sipitalit ni ko kikosuldaen boisionik anan kikosuldaen boisionik ab kerichek cheter ak cheter. Kit ake kora nekikoyai sipitalit ni konaak ih ko inyoe icheket miondab muguleldo noton neiboru kole kikoyan biik chechang missing ndamun tuten sipitalisiek chekenyoru chenyoe mionwogik chon kou miondab muguleldo anan ko kou miondab cancer ko tinye kora takitarishek choton chekikonyor naet nekim missing ngekerchin ak takitariek chemii sipitalisiek alak ako rapisiek cheyoche kikochi icheket sinyoru boisiet nywan kora ko rapinik chemomii barak missing

Lagok chemengech missing kekere icheket anan mo omitwogik alak tugul cheimuche koyaam ichek, omitwogik chebo komonut en lakwet aketugul anan cheimuche koraa sikorib soitaetab lakwet ko omitwogik chon cheko choton chebo kinet, yondomo koit orowek lakwet koraa kikochin anan konam kikochi omitwogik chekakoterekitun en cheko chebo kamet , koyoche koboishen inee chekab kamet kit aje joraa yon kokoet lakwet ii anan yombo orowek tuten ko omitwogik cheimuche konget kokimit anan korib komostab soitaet en lakwet ko omitwogik cheu chebo samakinik ok omitwogik cheu chebo mokobek choton missing' kokimite komostab soitaet en lakwet omo kele soitaet kityok tinye komonut en kebeberuek alak chebo borto chebo lakwet.

Konyoik ab kiagik ak ribiik ab kiagik tugul kobune koimutik agenge en koimutik chutet ih ko rorunetab suswek en kiagik, mii kasarta netinye kiagik suswek chemii ng'weny anan mobiyondos kiagik konoton kosiche kochutyi mionwek cheter ak cheter miondo kora neime biik anan konyoik ab kiagik ko rapinik chekiolen kerichek chebo kiagik yon kait kasarta ne mioni teta anan ko kiagik aketugul en inei kerichek ab kiagik komii barak kot missing, tuguk alak cheibu koimut kora ko miten kou kerpesik mii kerpesik che kikonam kokosyin ak kerichek chekibiten nginam kebit kerbesik chotet ih komakororoktoo anan ko makomeitos kikonam konyor kosyinet ak kerichek anan ko tibit necham keboisien ko niton ko koimut neoo missing en ribindet ab kiagik ak kora konyoik ab kiagik . alak en kandoik ab kiagik kora komotinye icheket naet neyamat ngamun

Chii aketugul anan chemung'oroindet aketugul yeit konyor kainet nyin en olin bo Credit Reference Bureau komii ye ng'oi missing inendet en komostab mung'aret ngamun chii aketugul nemii kainet nyin olin bo Credit Reference Bureau koboru kole chichono komotoliponi denisiek yan kokikochi ana moimuche kowekta rapinik ngikochi ko yan kenyoru kainet ng'ung komii olin bo Credit Reference Bureau ko kit nebo komonut ityem ilipan rapinik alak tugul chukikesom ngou kampunit nebo Tala ngou kampunit noton nebo Equity ikere olon tugul yekikesomen rapinik ak ilipan denit notet ak yekeitya ilipan denit notet nekeib iwe baka Credit Reference Bureau mii rapinik kora chekimokyingee sikobit kicher kainet ng'ung anan kebutan kainet ng'ung en kitabusiek chekikesirchin noton inyoru chamdaet miten akot kasisiek che ndewendii ibeityem kokesome boisiet ko icheket kit netai ko kotep kole kikecherun, imii listit ab Credit Reference Bureau koyoche ibeicheru kainet ng'ung simo

Kikonaagis noton missing barnotik ak bik chemengech kobute ng'atutik en en olan tukul. Ako karisiek ih koyache keboisien karisiek kigochi bichu kanetut neyamaat. Yoche keboisien niton karisiek ngamun ih karisiek kobunei olon tugul, ngeboishien orani bo karisiek kokachi kanetutik barnotik anan neranik tugul. Karisiek kobendii yelo Ako ite koyam chitugul ako negit chitugul nebaishien karisiek. Anan oleo en karisiek chutet ko neranik cheindochin karisiek chutonchu en taonisiek cheechen en olimbo Nairobi. En taon tugul konegit barnotik cheindochin. Koyache kesire karisiek anan kisire akoth logoyan ih negonu akobo ng'atutik anan neikoitha kanetutiet ih akobo ng'atutik chu sikonetegee alake anan sikoname konetee aenge aenge en barnotik.

Mionitet nibo ukimwi ko miondo nekorom missing ngosich kochut korotik ab chii aketugul ko yoche sikeribe bichu keribe yon lukui kerichek chu keker kele kalukui chito kerichek en sait ne notet ih amainam kotwaldaen kerichek chu ndamun ngosir kasarta anan saisiek en biik chelukui kerichek chutet ih konome konyoluli borto akonome kochutu mionwogik alak, kit age kora neyoe sikeribe bichu yon lukui kerichek chotet en inei bichu kokikonyor kikitaban ana eleoo en biik komomoe koyomo ak biik alak ko imuch kochut kobwotutiet chito kole yeonomii abolukui kerichek chu kikonam koiman komuch kolukui chito kerichek chechang sikonam kotilen sobet noton amunee yoche kekere missing akot kicherchin ana kiityin kele ata simanyor chito kobwotutik cheyachen ak itya kobakotil sobetnyin. Kiribe kerichek chutet kora ngamun manyumnyum ana uui kenyor kerichek chu nguni kotinye rorchinet neoo

Lakuet agetugul koyache kecheng'chi amituakik cheamotin, Yoon togoming'in ngamun nyumnyum missing kochutchi mianogig boruekuak ih Yoon tokomengechen en ngamuun tomokogimegitun icheket. Aenge en chename miannuagik ih Yoon ming'in lakuet ih ko , mi miando ne iname kong'ete kawek chebo kelyeek anan chebo eunek en lakuet ih, koname kogerege kelliek ako matinye kimnotet agetugul lakuanon ndagitorta komuch kobut en en chakchinet. ko korom Missing ako imuch kobeten lakuet sobet. Mianogig alak Kora en lakuet nemonyorchige amituakik cheamotin. Komiten miando neetu moet ih en lakuet niton amunee, imuch komanyor amituogik chetai anan machuchun lakuet kamenyin sikonaam kotegak bor nebo lakuet anan kokimitsikonaam kobir mianogig chename kochut borwekuag. Miando age nename lakuet ih komi miando nechutu neyoon kakosan lakuet amituogik ih kouu banyek anan ko chegokit, kabarunoik chebaruke en lakuni.

Ayoni ale komami sokat komatoret mwalimuinik eng' ng'alekab sokat, sokat ko makat asikechut soet akegerchigei tukuk choto chemi soet nito ko kanaptaet anan ko badaab tai noton nebo muswang'natetab kasari mwalimoek koboishe sokat sikonet kipsomaninik en weitugul ole miten icheget imuuch konetis mwalimoek eng' korenyi akomi kipsomaninik korenywai akichek lakini inetishei mwalimoek chuto en yoto ako netei kipsomaninik choto akichek koboishe sokat kikoyai sokat ng'weny koek kokwet nekitin amun muuch kekergei akeng'ololjigei kou yo kimii kipagenge en yoto ko ngunon komami sokat komatoreti mwalimuek en somanet amun mami ole tot kochutito orit mwalimuek asikobit konetis komami sokat ne noton konyolu itinye sokat

Kipsomaniat agetugul komi tukuk chenyolu kotinyei kou kilamit kou kitabushek ko choto konyolu kotinyei ndamun yochei koriyawo kobikonetkei anan kwo inendet kobakinet komatkororchi ki agetugul neboishen lakwanoto kit age kora neakere nenyolu kotinyei kipsomaninik kokergei tugul en olimbo sukul ko ingoroik chekiloche kokokerkeitun en lachon tugul ndamun yakonam kilach ngoroik cheterterchin konamei koibu toiyet en lakok ako mii chemaimuchei kwal ngoroik chekororon anan mi chemaimuchei koalchigei ako mi cheimuchei kwal ngoroik chemi alyet anan beit nemi barak noto ko amune nyolu ko sukul ko ngoroik chekiloche kokergei sikoib nitet kipagenge eng' lakok kora nyolu kora en kipsomaninik kelipanji rapinik en sainoto neyamat simait kasarta ne inamei kosomani alake en olinbo sukul ko kakiyokto inendet kobikochenu anan kobikoib rapinik en olinbo kaa noton yochei kecher sikik mising' konai kamanutiet ab

Yoon kanyo sigindet agetugul koa kanetindet ih akotebenan akoba tesetabtai neuu nebo lakuet nyin ih ko kit netai koa mwalimu neandojoni kilasit notet ih ko acherchi yechamkoyaita lagok tiemutik. Akiitya kecheng kamasta nemi lakuet nyin. Akotesetai komie en tiemutik ih , anan atko kikowa ngueny inendet, en kamasta somanet ih , koyoche abirchi sikindet noon ih ak kit age kora neyache amwachi ateben atebtap lakuani yeburtai yaamiten Olin bo kaa. Sikobit kokon kaguyet missing anan ateben choronokab lakuani yemiten en olimbo kaasikobit kecheng noton ih ye kitaretitoi kibsomaniat ni. en sigindetnyin. kit age kora amwachi akobo sigindet ni ateb ngo ko kelubanchi lakuet rabinik en sugul. Aitia kekur lakunitet ih asiko muawech amunee, anan asikobit akinee komwa, kewelutik chebune en somanetnyin ih.

Ngele komii en pimonisiet ab korotik ko chii nekokinyorchi anan nekikesikyi kotinye kutik choton chebo miondo nebo ukimwi ko kit netaa ko kerikyi chichon ih ak kemwochi inendet kerichek anan ke arorchi yekinyorundo kerichek chotet ih sikong'et koboisien en bortonyin anan yenyor kerichek chutet ih kokimit inendet en kutik chutet. Kit age kora nemomuche amwoi chichon ko konam chichondo koribegee, koribot tuguk cheu matkonyor anan matkoyaat chomiet kamang'et. Kit nebo komonut kora ko kelenji chichon ih yon pchee tilyanditnywan ak chamanenyin ko konyor anan ko cheng tuguk chekiribengee en kasaraton anan ko chekiteren gee kora. Kit age nebo komonut neyoche kemwochi ko konam koamis komie ak koboisien tuguk cheu logoek en kila ak kila, ak yeking'ololchinot chichi komomoche kemwoi ana momoche kinam kebalda sikoker kole kakitaban inendet ndamun tinye